Ngwamba kũmwĩra nĩndanyita mateta make njoke ngerie kũmũtarĩria njĩra iria hũthũ cia kũgeria gwĩteithia kũringana na thĩna ũrĩa angĩkorwo enagũo mateta-inĩ maũ make. Njoke ningĩ ndĩkĩmwĩre kana ndĩmũigũithie nĩngũmenyithia anene a mitambo ya KPLC a mathina marĩa angĩkorwo akĩgerera ndĩmwĩre akorwo agĩkirĩrĩria naniekuhota gũteithĩka. Angĩkorwo nĩ ũndũ ingĩhota kũmũteithia-rĩ tongĩkĩmũteithie ndĩmwĩkĩre na njĩra ya kũmũihũrĩria kana kũmũhe njĩra iria hũthũ cia kũmũteithia kũhĩtũkĩra nenda cia ũkinyanĩria kana social media.

Ngwambĩrĩria na kwĩgweta marĩtwa makwa, ndĩkĩmwĩre ũrĩa njĩtagwo, njoke ningĩ ndĩmwĩre mbere ndĩmũkenu nĩ apu ĩno mathondekete ya kũhũthia njĩra ya kũgũra indo kuma nduka yao ya Carrefour. Ngĩmwĩre nĩ nĩ ikinya rĩega mahotete gũkinya kwambĩrĩria apu ĩno, na kana ndĩkĩgerie kũmũgathĩrĩria ũrĩa ngenaga ngĩgũra indo kuma nduka yao ya Carrefour. Na ningĩ, ingĩgĩkorwo ndĩna thĩna o wothe ndĩragerera kana ngoretwo ngĩona, ndingĩigua hinya kũmũtarĩria kana gũkĩmũgwetera na ngĩgerie kũmuonithia nĩ wega mangĩrora mathĩna mau, nĩamu, no ngorwo niĩ ndĩ mũndũ ũmwe nĩndĩrona ma nĩndĩragerera mathĩna mau kana kũhĩtũkĩra thĩna ũcio, no nĩ andũ aingĩ mũno makĩonete mathĩna mau magakira, kuoguo nĩwega mangĩkorwo makĩhota kũrora thĩna ũcio gĩtũmi kĩaguo kĩhuma kĩaguo, magerie gũcenjia mũndũ marĩa marekĩka matarĩ mega. Na ningĩ njoke ngĩkĩmwĩre nĩmaruta wĩra wega na kinya kwenda kũigua, agũri ao ũrĩa magĩkorwo mawoni mao ũrĩa mangĩkorwo makiuga wĩgiĩ apu ĩyo yao njerũ.

Ingĩambĩrĩria na kũgeria kũiguithia mũrutwo ũyũ ahorere. Ndĩkĩmwĩre nĩwega nĩkũreha nĩkũrehe mateta make obici-inĩ yakwa. Ningĩ ngerie kũmwarĩria ngĩenda kũmenya nĩatĩa kũngĩkorwo gũthiĩte nĩgetha rĩtwa rĩake rĩkorwo rĩkĩaga harĩ harĩ arĩa matarĩtwo a kũhumbwo thũmbĩ. Ningĩ no ngĩende kwamba kũmũria ciũria cigana ũna ta kwenda kũmenya, ĩ hihi no akorwo arĩkanĩtie na obici ya mathabu ma bithi ya thukuru. Ningĩ njoke ngĩkĩmũrie kana hihi no akorwo ena thĩna o wothe na mwarimũ hihi thukuru-inĩ ũngĩkorwo hihi nĩwe ũkoretwo akĩmũima marks ciake, akĩmũima marks ciake. Na ningĩ ndĩkũmĩrie kana hihi hee he igeranio angĩkorwo atekire kana akorwo rĩngĩ he marks iria agire gwĩkĩrĩrwo. Kuoguo ingĩamba kũmũria ciũria icio, na ningĩ ngerie kũmũteithia kũrora kompiuta-inĩ citũ cia obici, na ngerie mũno ũrĩa wothe ingĩhota, ahote kũmenya gĩtumi kana kĩhumo gĩa thĩna ũyũ. Na ningĩ ngĩgerie kũmwĩra etĩkĩre ũrĩa kũngĩkorwo maumĩrĩra, nĩamu no gũgũcenjia.

Harũ Zuri? No ngene ngĩenda gũkũria kana nduka cianyu cia Safaricom hihi-rĩ, mũthenya wa rũciũ cigakorwo cikĩhingũrwo mathaa marĩkũ. Kana nĩ mathaa marĩkũ obici cianyu cikoragwo cikĩruta wĩra. Nĩwega ũndarĩrie tondũ nĩndĩrakena nĩ gũkorwo ngĩhũthĩra mĩtambi yanyu ya Safaricom, no hena gathĩna o kanini ndĩrakĩgerera, na no ngĩende gũteithio. Kuoguo ũngĩndeithia no njigue ngenete mũno

Ingĩamba gũcũnga mũhera handũ-inĩ ha kambuni itũ ya ndege na ningĩ ngerie kwaria na mũthii ũyũ kwamba kũigũa mũrigo wake hihi ũngĩkorwa ũrahanaga atĩa kana hihi ũngĩkorwo nĩkĩĩ arakũĩta thĩiniĩ wa mũrigo wake, niamũ niwega kwamba kũmenya mũigana wa mbeca iria mũrigo wake ũngĩkorwo ũrarĩ wacio. Na ningĩ ingĩenda kwamba kũmũigwithia atuhe kanya tũhote kũmwethera mũrigo wake na ndagakorwo akĩigua akĩmaka nĩtondũ nĩnjũĩ ũgítĩri witũ kambũni-inĩ itũ nĩ njega. No akorwo hihi mũrigo wake ũrahĩtũkĩirio handũ a hatarĩ hega na ningĩ ũrakorwo ningĩ ũkĩoywo nĩ mũndũ ũtekũmenya harĩa ũbatie gũtwarwo.

Wambere ingĩamba kũmũtarĩria njĩra cia mwanya iria tũkoragwo nacio cia mĩthemba ya ũgitĩri. Ingĩamba kũmwĩra nĩkũrĩ njĩra imwe ya gwĩkĩra thitima arĩo rũgiri rwake. Ningĩ nongerie kũmũtarĩria noahũthĩre kamera cia CCTV na nĩcio cikoo cinjega mũno gũkorwo noahote gũkorwo agĩbuata ũrĩa mũgũnda wake kana harĩa cĩugũ cia ng'ombe ciake cirĩ arĩ ohorĩa arĩ. Rĩmwe na rĩmwe nĩekũhota kũrũmĩrĩra onahihi hangĩgia mũndũ ũtarĩ na wendĩ mwega nĩekũhota kũmwona nanoahote gũgĩthitangatha kũrĩ borithi kana rĩngĩ andũ ake awĩra arĩa mekũu mũgũnda-inĩ gwake. Na njĩra ĩngĩ nongĩmũtarĩrie noakorwo agĩkombora kambuni cia ũgitĩri cihote gũkorwo cikĩ cikĩnwigĩra ũgitĩri mũgũnda-inĩ wake kana ng'ombe-inĩ ciake. Na njĩra ĩngĩ mbandu nokũmũtarĩria ũrĩa angĩaka ciugũ njega iria citangĩhota kuu citangĩhotithia mũndũ rĩngĩ ta mũici kana mũndũ ũtarĩ na wendi mwega gũkorwa akĩhota kuiya ng'ombe ciake na ndĩkĩmwĩre nĩwega kũmenya nĩa maramũrũtĩra wĩra hamwe na mũgũnda-inĩ gwake.

Ingĩambĩrĩria na kũmũtarĩria a mĩbango mwanya mwanya ĩria tũkoragwo nayo ta kambuni ya DSTV ndĩkiambe ndĩmwĩre nĩkũrĩ marihi marĩa tũrĩhagia kũringana na ibindi iria angĩkorwo agĩbatara akĩona na dekonda yake ya DSTV. Na ningĩ nongĩgerie kũmũtarĩria atĩ dekonda ĩno angĩmĩoya notũkorwo tũkĩmũhe a notũkorwo tũkĩhota kũmũta kũthiĩ kũmwĩkĩrĩra nginya setiraiti ndish citu cia DSTV gwake. Na ngĩgerie kũmwonithia nĩtũrĩ andũ aitũ a kũmũteithagĩrĩria rĩrĩa angĩkorwo ena gathĩna ogothe. Nĩtũrĩ namba citũ cia ũteithio iria angĩkorwo akĩhũra agateithĩka na ndĩkĩmwire nginya mũtaratara wa marĩhi marĩa tũkoragwo namo ona njĩra ya kũrĩhĩra marĩhi make. Na ningĩ ngĩkĩmwĩre nginya okorwo twina offer iria tũraheana ndĩmũtarĩrie nĩ ta irĩkũ na ũrĩa angĩkorwo akĩgũnĩka nacio.

Ingĩamba kũhoya mũhera nĩũndũ wa gĩko kĩu, gĩa gũkorwo atĩ kandi yake nĩyakorwo ĩkĩrutwo mbia maita merĩ kana kũrengwo mbia, kana kũrĩha mbia kũrĩha kũrĩhĩra mbia maita merĩ kĩmahĩtia. Ingĩamba kũmũtarĩria nĩtũretĩkĩra nĩ mahĩtia maitũ ta kambũni ya KFC, na ndĩkĩmwĩre nĩtũkũgeria ũrĩa tũngĩmũteithia gũcokia mbeca icio. Na njĩra hũthũ ingĩgeria kũmũigwithia ndagakorwo ena thĩna nĩamu mahĩtia maitũ nĩtwetĩkĩra na nĩtũkũmũrũmbũiya na tũkĩmũhe ona kĩndũ kĩngĩ igũrũ gĩa kũmũ gĩa kũmũhoreria ngoro, na ndĩkĩmũtarĩrĩe nĩtũrakena nĩwe gũkorwo e mũgũri witũ, na tũkĩmuonithie tũtirĩ na ũrũ na gĩko kĩu gĩtinekĩka mũndũ rĩngĩ akĩendaga.

Wa mbere ndona ũũ nĩ menyaga nĩ kothi mũndũ arathoma. Maita maingĩ thikũ ici mũndũ nĩ arathoma kũhĩtũkĩra mĩtambo ya online. Mũndũ nĩ arakorwo akĩhota nginya kwĩgwatĩra ikĩro cigana ũna kũrĩa online. Mathomo thikũ ici nĩ mahũthĩte nĩgũkorwo wĩna thimũ yaku ona kana kombBiuta yaku nĩũrakorwo wĩna ũhoti wa gwĩthomera maũndũ ngũrani. Ũngĩkorwo wĩna bata wa kũmenya ũndũ ona ũrĩkũ waingĩra kombiutainĩ yaku ũhingũre mĩtambo ya online, nĩũgũkorwo ũkĩhota gwetha kĩndũ o gĩothe ũkageria gwetha kinyi ũrĩa ũrenda kũmenya, ũgatarĩrio wega na ningĩ no ũkorwo ũkĩgĩa anja nyingĩ gwĩ ciũria iria ũngĩkorwo nacio nendainĩ nginya cia ũkinyanĩria.

Wambere nĩ kũgĩe na kambũni cia ũthondeki wa macini ta ici, kana matinga ta maya ma ũrĩmi, nĩamu nĩmakoragwo mena mathĩna mũingĩ, na rĩngĩ gũkaga andũ mena ũmenyo mwega wa gũthondeka matinga maya. Na ningĩ, rĩrĩa itinga rĩrĩ rĩraruta wĩra-rĩ, nĩwega rĩgakoragwo na mũndũ ũthomeire wĩna ũmenyo mũinganu wa kũhũthĩra macini ta ĩno kana itinga ta rĩrĩ. Na ningĩ-rĩ, no ngene kũngĩkorwo kwĩna indo ngũrani ngũrani cia kũhũthĩka narĩo, itinga rĩo, cia mũgũnda-inĩ, tondũ no ĩkorwo ĩkĩhũthĩka na njĩra nyingĩ nĩgũkorwo itinga rĩkoragwo rĩakĩtwo atĩ norĩhũthĩrwo kũrutĩra mawĩra ngũrani mũno.

O ũndũ ũroneka haha wĩna bata, nĩgũkorwo ici nĩ njĩra iria cingĩgeria cingĩkorwo cikĩgeithĩrĩria handũ ta thukuru-inĩ aruti a wĩra na artwo kũhota kũrutithania wĩra wega. Nĩharoneka hena wĩigĩrĩrĩki wa kuonania, rĩrĩa hena gĩthomo kĩega nĩkĩrakorwo gĩgĩteithia mũrutwo gũteithĩka kũgĩa ũmenyo mwegega.

Watho wa constitution itũ ya Kenya, ũcio nĩguo wathaga bũrũri witũ, ũgakorwo ũgĩtũhe mĩthiĩre ĩrĩa tũbatie gũkorwo tũkĩrũmĩrĩra ta bũrũri, na njĩra iria ciothe mũndũ angĩkorwo agĩcirĩria. Watho ũyũ nĩ ũkoragwo ũgĩtũcokanĩrĩria ta andũ a bũrũri wa Kenya. Ũgagĩkorwo ũgĩtuonia mahaki maitũ, na gũgĩgĩtuonia njĩra iria tũbatie gũkorwo tũgĩetha ihoto citũ

Maũndũ ta makũrũmĩrĩra marĩhi marĩa mekĩtwo nĩ mũrwarũ rĩrĩa acerete thibitarĩ-inĩ, kũhota kũrũmĩrĩra kana hihi nĩ akoretwo akĩrĩha wega, na kana hihi kandi ciake cia kũmũrũgamĩrĩra ũgima wake ma mwĩrĩ kana nĩ njega, na ningĩ ona gũkorwo makĩhota kũrũmĩrĩra a ugima wa mwirĩ wa mũndũ ũyũ kũma gatene. Kwenda gũkorwo makĩona kana hihi mũndũ ũyũ gathabarĩ karĩa akoretwo agĩthiĩ nako, agĩthiĩ nambere nako, ũgĩma-inĩ wake wa mwirĩ kana ũrigiti-inĩ wake.

Wambere ndingĩkorwo ndĩ mũkenu, nĩkuona mũgũri witũ agĩteta nĩũndũ wa mũrigo wake. Ingĩambĩrĩra na kwenda kũrũmĩrĩra kũmenya mathaa marĩa mũrigo wake waneanĩtwo, kana hihi nĩhakorirwo hena gathĩna o gothe kuma mwena ũrĩa waheanĩirwo mũrigo ũcio. Ningĩ nyende kũrũmĩrĩra kũmenya ngari ĩrĩa yakuire mũrigo ũcio-rĩ, ĩ hihi mũrigo nĩ biũ nĩma mũrigo ũcio nĩyakorirwo ĩkĩũkua. Ĩ kana nĩma mũrigo ũcio ndaumire obici-inĩ itũ ya mwena wa ũrĩa waheanĩirwo. Na ningĩ no ngorwo ngĩigu ndĩna ihoru ngĩarĩria mũgũri witũ ndĩkĩmũhoe mũhera, na kũgeria kũmwĩra atũhe kanya ga kũgeria kũmũtungata. Na, ndĩmuonie nĩ ihĩtia inene mũno gũkorwo tũkĩaga gũinyia mũrigo wake kahinda-inĩ karĩa kagĩrĩire, no ndĩkĩmwĩre nĩtũkũruta wĩra mũnene wa kwenda kũrũmĩrĩra mũrigo wake kũrĩa ũngĩkorwo ũrĩire.

Ũndũ wa mbere, handũ haha hathondeketwo nĩ kambuni ya Redcross gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya. Na ũndũ ũyũ no ngorwo ngĩona arĩ ũndũ mwega mũno, nĩamu mwena ũyũ wa Lamu no ũkorwo ũkĩgunĩka na kũndũ gũkũ, nĩũndũ wa nĩ kũndũ kũngĩteithĩria gũcenjia andũ arĩa makoretwo makĩhũthĩra ndawa cia kũrebia. Na ningĩ nĩkũroneka kũndũ gũkũ no makorwo makĩona ũteithio na njĩra njega mũno, tondũ ona kambuoni ya Redcross nĩ kambuni yũĩkaine na ũruti wao wa wĩra mwega.

Wambere nĩwega kũmenya rĩrĩa tũraiga indo ici cia ũrũgi na thĩiniĩ kana nyamba-inĩ citũ. Tũkamenya tũraciga na njĩra ihana atĩa. Nĩ amũ kwĩ indo imwe cingĩkorwo cicia ũgwati wa gũtihia mũndũ, indo ta kahiũ, ona mwana noakorwo agĩthaka na kahiũ kau na hihi kahota kũmũtihia na ningĩ, ona mũndũ no akĩoe na njĩra ena nia njũrũ akorwo akĩgera ngero mũndũ ũrĩa ũngĩ. Ũndĩ ũngĩ nagũo nĩ ndiko citũ cia ngaci, ndiko ici nĩcibatiĩ cigakorwo cikĩigwo na njĩra, cikĩrorwo na njĩra njega mũno, cigakorwo cikĩmenyererwo gũkorwo ĩtirarekereria ngaci hĩndĩĩrĩa itarahũthika. Nĩwega gũkorwo tũkĩririkana kũrora indo ici wega na kũmenya ũrĩa tũcigĩte na mũno kũrora ũgwati wa ciana gũkorwo ũrĩa cingĩkorwo cigĩkinyĩra indo ici. Nĩamũ ciana nĩcio cingĩkorwo ciugwati-inĩ mũno mũnene makĩria.